Eee atapejo akata nanu ng'washen paamiraki iltung'anak atii sukuul. Yiolo apa pataasa ena siai ketagolo apa maisha atii sukuul, melaa school fees, naa maata iropiani nainosie endaa. Neeku iyiolo naa nanu najo alang' enaton tiatua aji ake airag naisho intoiwuo esiai nalak iropiani e sukuul, iyiolo ninye nanu naihasolaki keon aing'oru inkuti ropiani. Neeku kapej aje ng'washen namiraki inkera e sukuul, ninyag'u naa inena ropiani apikie keon upkeep e sukuul.

kaas naji nanu ene catfish amu iyiolo catfish kisidai, kenana oleng naa ,kenaa naa kisioki doi eyierare, kepiki anaa fried naa keeta orgusil sidai oleng . keeta orngusil strong oleng .

yiolo ele naa orkikwa lodungdungo orkikwa lemedungdungo yiolo ena bae kisidai oleng tenkop ang amu kinyiangu iltunganak kemir iltunganak irkikwa .ore tenemir ninyangu iltunganak irkikwa tonena ropiyiani nitumia aisaidia ate nitumia alak iropiyiani esukuul nitumia sii duo ainyangunyie ndaikin enye tiang apik eramatare enye aitobiraki. yiolo sii duo orkikwa kisidai orkikwa amu tenenyai amu keeta sukari kisidai tiatua osesen loltungani.

woore kunaa naa entoki naji passporrt oltunganak kesidai amu kisho iltung'anak meshomo nkuapi eboo nakiko iltung'anak meshomo adool intokiting' nimikiyiolo yiok neaku entoki sidai amu kisho iltunganak meshomoita atuum isiaitin tekule kuapi kasidai enaa amu kepuoito iltunganak enaake kumok amu kepuo aihave fun ina esidano ee pasport amukepuo nkuapi naijio canada kepuo UK, Germany, Australia na kepuoito sii eraa kumok

Yiolo ene weuji na keti iltunganak naa ntokitin kuna e nyandarua county, iltungana kulo wakubwani, iloshi tungana lesiasa le county assembly, na iyiolo ena toki ,kingira aisho ajo enkomono enye teniteru aomon enkai aifirst, na iyiolo si kulo tungana ninche ongira aitasheki nyandarua county te ofice e shumata, ninche si duo oiguide nyandarua, ninche oitobira loitobira iropiani e nyandarua minche oyiolo ajo kaji itasieki nena ropiani, yiolo si duo kulo tungana keyieu nepuo aomon enkai, tentoki enyee ee e annual enkolong enye e 80 tekila olari.

Iyo oshi nanu Tenadol enatoki naa kadol oshi intokitin e safari com enaa empesa enaa noshi ajijiki e safari com amu kigero Aikonji ore eniarw intoki adol tenindip aitumia empesa nikingeroki simple transparent for you ore sii yeninyiangu olaini le safari com keeta ake sininue ina toki e safari com naa ore sii iwejitin pookin e safaricom naa kigero Aikonji

iyiolo kulo tunganak okuni lootii naa ninche oshi advocates kulo judges kulo duo le court e shumata .yiolo kulo tunganak ninche loitumia aisum irkiesin lotii shumata le sirkali . ninche loi sort irkesin sapsapukin oingwaa kotini eabori .yiolo si duo kulo judges ashu kulo advocates keeta engeno sapuk oleng .ore ene wueji neji supreme court ninye oshi etii iltunganak ninche etii iljajii ninche etii kulo kulo akeyie speakers

Orgali ele osukuma o ofakado. Yiolo ena naa diet sidai oleng'. Amu yiolo orgali, na carbohydrates. Yiolo ofakado na vegaes ashu protein. Ore enankai najo sukuma naa entoki ninche, ekincho ninche iron. Keeta enatoki good diet. Nayiolo si duo mbuka, kuna nanyori natii ene, eki boast osarge lino tiatua osesen. Yiolo orgali ekincho ninye nkufu. Yiolo kulo ofakado, ekisaidia peyiee, etumoki aibulda aitobira ntokiting' nainyalate tiatua osesen.

Kejoo ilomon ajo mekoree ayeu mwalimuni nepoo sukuul etaaa kejira ninche aigomaa amu mejira sirkali aiponikii ropiani. Keponokini kulee iltung'anak najoo ildaktaririn, ilpolisi kulee kaki meigomai teng'arari mwalimuni. Etojoo sii yoo teng'araki anaa mugomo najiraa aloitu dukuya mepoo enkerra sukuul amu metaa entokii naipotoo aas, kepoitoo ake ai waste time tedewueji nee meeta lltung'ani leipoo aigeel nenia nkerra pee emeipo aas entoikitin nemeshaikinoi teatua sukuul.

Kikumok inyamalitin natii tenkata olameyu amu, kegira nkishu ae negira iltung'anak airrag meeta endaa, negirai apuo meetae enkare, supa osina. Kake ore eneesita yiolo sirkali, kegira aishooyo endaa emusaada. Kipotuni iltung'anak enkolong' nabo, neyai ewueji specific ,nepoi duo aipot peponu adumu idaikin epesho. Yiolo yiolo si duo nkishu, kegira ainyang'aki nkishu endaa teboo, petumoki aponu ainosa nena kujit nainyang'uni teboo.

orgali ele ompuka nanyori ,osamaki ,ore ena toki na kisidai oleng amu ore samaki na endaa sidai oleng are oshi nanu na katoningo ajo teninyia samaki niaku ekira sapukin akili niaku endim aima entemata ino niaku ekira sharp akili yiolo ninche mpuka ekincho osarge tosesen meeta keponari osarge lino ore ninye olgali ekincho ninye inkufu inono, ore ena daa na kisidai oleng na kitamu si duo na kelelek eyiarata enye na kiaffordable amu entoki naijio mia tatu ashu mia nne ena daa.

Banki ena e KCB .yiolo ena banki naa ilo oshi oltungani aitayu iropiyiani ashu ipik, ashu ipuopuo ae save anaa olturrurr. yiolo tene wueji neji KCB bank indim si duo ashomo atudumu loan. ore tene wueji ketii ATM yiolo ATM entoki nilo aitayunyie iropiyiani te banki .indim si duo ore ena KCB bank indim nilo aomonu loan indim nkituaak oltururi ashomi atipik iropiyiani enye ine wueji. kisidai ena toki naji bank amu ekisaidia si duo ae save iropiyiani inono pemi misuse ake iropiyiani.

Iyo oshi eldoret town naa keji city naa ore eldoret kadol enaa ilumpua looti ina kop naa kadamu ajo riftvalley etiii

Entito ena natii darasa orkulie tunganak lootii darasa enetipat ena baye amu kepuo iltinganak darasa aatum engeno peepuo aadie intokitin enye e Kila siku wenemaisha yiolo sii engeno napuo aatum naa enentoki nagira aisumare Tena esiai ooldskitarini enaa eneigeneer kisaidia ninche tenepuo Kenya aatum esiai nepuo aitumia ina ngeno maata aadie Nena siaitin naa kisidai sii ena baye amu kisaidia iltinganak metubulu ilukuny enye

Kabarak University ena naa sukuul oshi ninye natii Nakuru. Yiolo ena sukuul meesukuul eserkali sukuul olopeny. Yiolo oshi entoki nalotu elukunya ai naa nkutiti kera oshi nikiboitare te sipitali tenikipuo nkera e Nursing. Kadol oshi anaa keisidai amu keeta oishi nena kera knowledge sapuk oleng', kadol sii doi oshi naa sukuul sapuk ena oleng', sukuul natii Nakuru kaunti tenibung'a sai apuku te Nakuru kake Nakuru ake etii. Kisidai ena sukuul oleng' amu keeta nkera kumok neeta naa kelaayu sii duo school fees amu enolopeny mee eneserkali.

olgali ele osukuma onkirik, embae sidai ena oleng, enetipat amu letii inkiri ene ,pre duo yiok ena ilmasae naa ekinyor inkiri oleng .na kitamui na ninche oshi ndaa enyor ilmasae oleng ,kayieu nanu inkiri amu teninyia inkiri na protein ore si olgali na ekicho ngufu osesen ore mpuka nikiponiki osarge keisidai ena daa amu kelelek bei na endaa si do naa kelelek eyiarare.